Kit netesetai en yuu kerute teta anan konyoe teta siketer mionwokik anan siketer anan siketer amat konam teta kit agee koraa ketese kiloishek chebo teta ye kokerut teta ketere mionwokik che Koto chutu konome teta ak kit agee koraa yee kagechachan teta komuche kwomis teta kobiyo monyoru stress anan koimutik yee kagechachan koraa teta komuche koet kochanga chego cheinemu ngot kegee

Koroi kobitunat en sipitalishek ako Koraa keboishen koroi kepimonen mionwokik, kipimonen miondo nebo ukimu, yekakepiman kenoi kotko itinyee miondo noton nebo okimu anan metinyee ak Koraa ak Koraa kepimonen miondo nekikuren kipsununut, toreti bik Koraa kenai kotitinye mioniton anan metinyee. Ako Koraa kotoretin emet anan eeh anan county kenai kot kenai bik anan nambaritab bik chetinye okimu anan ko miondo noton nebo kipsununut, ako Koraa yekakenai kele itinye mioniton bo ukimu ko imuche kechengu kerichek alan kisib kinyain en kasarta kasarta nenyolunot.

Elekinetitoi chito eleyoitoi boishoni oborchini ngo'ot ko imwetishei, oborchini elekisitito, elekiting'tingto ak elekisukuondo sikong'aran anan sikochobok kotililit, kora ng'ot ko ribsetab tukaa koimuche iborchi elekiriptoi tukaa amun tukaa komii chemokirikyin komii chemokirikyin Mii chekeswokyin tukuk, mii kora cheuu nekoo komii chekiyoki anan komii chekeyotyin elebomet eleoketen kityo sikobit kwaket kityo koma kasit neo mising non, so ko elekiyoito boishoni kounon, kora ngot ko ng'alekab temishet ibirchini elekitemto, elekisemberto ngo't ko marurek ko elekisemberto marurek, ng'ot ko bandek ko elekisemberto kii neuu kii aketukul ibirchini chito ng'ot ko kesir chito neyoun kasit ibirchini elekiyoito kasit sikobit komayam anan kobet inendet en elekotoyoito kasinoton ko kararanit.

Eeh boishoni boo baetab ing'okenik kotoreti biik eeh kenyor rabishek, imuche ialde ing'okiet en beit noton nemiten barak, yekeialde any iboishen rabishe choton ibaen mung'areng'ung, toretin kora okot ilibonchinen okot lokokuk rabishek choton chekomoche en sukul, eeh kiit akee kora kotoretin eng' ng'alekab amitwokik imuche ieny akeng'e anan ko oeng ak koam ak family neng'ung'et, kora komiten ng'alekab mainik, yoon kakoit kasarta kolok ing'okiet keribe anan iumii mainik sikoron ikochi kora kosieb inyoru kora arekab ing'okiet arek alak chebo ing'okaik.

Kiit netaai akoo nebokomonut kot mising siketindoi korichuton bo kitoreteng'e ko sikerib tililindo, yoon miten koi komakoi kimuritote olaan tukul en koreng'ung anan kong'ung, siriib tililindo nebo lokokuk ak kong'ung, kii en keny olikinye ko kitam komiten, kimatam komiten toiletishek anan korii chuton chuu meng'ech chuu ketoreteng'e, ko kitam kochang mionwokik chechang chenome biik lakini en inguni ko king'o ko ketoi korichuton chuu meng'echen chuu kitoreteng'e ko kokoba ngweny koitoshek anan nambarit noton nebo biik chemiondos, sikomii koi ko siketer miondo noton nebo kolera anan ko mionwokik choton cheter ak cheter.